Koroi akere en yu ko tabeet, ako nemiten amitwogik, akere kimnyet ak ingwek, koroi kobo kamanut en sobetab kila amun, kiboisien ketochen amitwogik anan imuch kora kekonoren amitwogik, toreti piik koroiton en igorwek kora ketachen amitwogik, ak keboisien kora kyamisien si mabelin amitwogik olololdos.

En pichaini ageere kimyet, ingwek ak inyoriot chekakikelkel chemiten saniit, atindoniot nekirakas akobo tionyii kibore inyiriot ko tionyii komenyee beek orit, ak tionyii kora kwome amitwogiik chemi berk orit Alan KO tikitikit chebo tuguuk cherutu eng beek orit. Tionyii kora kosobe eng beek orit kityok kot kinem tionyii e komong akinde ole momii beek komuche kome amun soben beek ichegen koroi

En pichaini okere ketik chemiten en mutura, ketichu ko ketitab tangawizi akoo bitunat ketii en korenyun soiti amun koroi kimuche kiyoita chaik amun en aribut netindo neyoe chaik kwonyinyekitun anan kochom oribut nebo ketiton.

Amune sikocham sirkalit koboishen libanetab ecitizen ko amun ecitizen kekochin chitukul komongunet kechob anan nabas kochob ecitizen asikimuch ketilen inendet aisirushek en rabinik chetoche inendet en boishet neyoe anan koyochin sirikali.

En pichaini okere biik chekoribisho chekwou biasinik ak biasinik alak chekokebol chekakiyum en keberut akeng'e, ng'omnotet nekimokying'e en boishoni konyolu inai kasarta nekimine biasinichuton, kasarta nekibite biasinichuton kora asimaam tiong'ik anan kobar koristo sokek, akora nyolu inai elekimindo biasinichuton asimachilke anan koloindo nenyolu kemin biasinichuton simachilke olonrutu ak sikenyor nabas elekisemberchindo biasinichuton, akora nyolu inai kasarta nebure biasinichuton en imbar akoi koruryo anan koit kasarta nenyoibolu elekakoruryo anan kokakwam kebol.

En pichait ni agere baisheet nebo mindset ab nyanyek ole kinetitoi chitoo agobo boisioni ko nyaluu kineet inendet konai kasarta nekiminee nyanyiik ii ak kasarta nekibutee nyanyiik chutoon ako kora nyaluu kineet Le kiriptoi nyanyiik agoi koruria, nyaluu konai kora agobo kercheek chekibiteen nyanyek chutoon asimamuuch koyaam tiangik, chekiteren mianwagik che bo nyanyiik ago kora nyaluu konai olekiriptoi nyanyiik agoi koruria. agoi kasarta nekakwaam koot koit kebuut nyanyek chutoon ole kakwaam kyame.

En pichait ni, agere biik aeng' che yae boisiet nebo minsetab ketik. Boisioni bo minsetab ketik kobo komonut mising amu ketik koyae emet kotililit anan konyor koristo ne tilil. Agora minsetab ketik, koyae emet kokararanit olon kakoechekitu ketik chutok, koimuch konyor urwet biik anan tiongik neurenge olon lale asista neo. Agora ketik koyae emet konyor ropta amun kure ropta ketik chuton. Agora, ketik chuton kotoreti olon kaet koristo anan kobos koristo neo, olon olon use.

En pichaini akere en yu, akere tuga, tuga kobo kamanut mising, amun imuche ikei ak inyoru chego, akobo kamanut kora amun imuche ieny ak inyoru banyek oleimuche iam banyechuton, ak kora olan keeny imuche inyoru makatok, chechoben ngoroik anan ichoben kweosiek anan much iboisien en boisionik alak, ak kora imuche inyoru kirukik en tuchuton chemuche itemen imbaret ak iminse olon imokyinikei itemisie.

Eng pichaiini agere eng yu, agere nganok chemiten imbaret, ako lekimuche keamda ngano chuton ko imine ak ingany akoi kasarta ne karurio asinyoikes ak ibemaa tor tunkoyomion ole kakoyomion imuche ibir ak ikonor eng kuniok ak iib koba tinga ak ibingaa inyoru bushek. Ako bushe chuton imuchi ichoben tuguk che kiomei.

Pichaini okere chii nekanam simoit okokere kiptong'onyit neboru surutik, boishoni ko kiwalak en korenyun amun king'et boishoni kotoret biik kokonor tukuk chechang koboishen simoishek anan konyor kora tukun chebo maana koyob kiptong'onyi niton atkai tukul olekotobot icheket koker alan kocheng tukun chekomokying'e komacheng'at tukuchoton en elelo.